Kore enkoitoi supat niindim aibelekenya ilchamba peaku mintumiya impolea, kajo kore nekwe naa indim atuuno indaa, naijo olpaek tanaa sii ilmaragwe te rishat, kore ake eweji nituune apa ilpaek, kore tenda ng'amata namanu niunie ilmaragwe, naa keisaidia ninye mataa kore inkulupo elchamba naaa melo naa inia bioton elchamba. Ore sii enkae indim aitumiyaio ntoki naijo ltulugum loo sion aa loo inkichu tanaa loo intare amu keitibirr inkulupo.

Kajo Kore ngarama elshamba peibelekenya talapatin lle ,Kore nekwe ing'as aibelekeny nkulupo elshamba apik ltaragita kore pitur nipik mpolea ewon etu iun ,Kore piipik mpolea niun taa tangamata nangasu nchan asha, Kore piun kore pebulu ndaa naaku keyeu neitiani naa ndeti kake indim duake niwosh ldawa arr ndeti tatua lapatin aree tanaa okuni kore nintoki aigil paada lapa obo tanaa waare nintoki ake iagile ldawa tanaasi duake iturr akur naa nebaki lapa leile nutum ndaa

Ee kajo Kore ltururi lotii naa ketai ltururi a famas sakos Kore kulo ltururi naa keisadia a ltunganak aa loas nturore keisadia ltunganak motuno ndaki naishakino tengamat kake amu meuni ndaki pookin tengamat pooki, Kore si tenkae bae kesaidia sii ltunganak naijo looni tangamata naduake nayeu ltungani oo ngamata narinyi.

Kore ningo tinibol akaunt ekilimol naakore nekwe kajo ingas aidaolod ap ekilimol, Kore pidaolod nia ap ningo pibol nipik email ino aashu si namba esimu Kore piipik nenia nepik passwad ino, Kore piindip inia kajo nibol taa akaunt ino tekilimol.

Kajo kore lkazin likiasiki ana naji NTSA(national transport safety and authority) naaku kajo kiasakini kiasin kumo naijo kore duake matejo iyeu ninyang'ua nkari ng'ejuk naaku kirijistaki naa yie ana naji NTSA, Kore sii nkae bae kore duake tanaa kimina namba plet niyeu duake nilo airiples nkae naaku kiasakini naa tene kore si tenkae kore duake tanaa iyeu lokbuk lenkari tanasi tenkae mutukaa kiasiki ninche, Kore si duake tanaa iyeu nimir nkari ino kore ntokitin pooki masaa inono enia arii nichoo naa ltungani limiraki naaku kiasakini tene.

Ketii nkoitei najingeki ng'ojitin engwesi aimaa ana naji ecitisen kake kore pijing ecitisen indim duake aibuuko osi nkata ilo ng'ojitin engwesi aimaa Kenya wildlife service kajo kore pijing atua ecitisen nigelu park angoji nijing netii ng'wesi kore pijing ine nilak taa atumia naa mpesa nikinjori taa tiket nijing'ie